Haha harĩ na ndagĩtarĩ, harĩ na kana, na harĩ na mũtumia, na aikarĩte rungu wa kĩruru kĩa mũtĩ ũmwe nja, na mũtumia ũyũ ena nguo cironania nĩ ciakũrĩa mĩena ĩrĩa ya kũrĩa mathai-inĩ kana gwa Turkana kana thaburu. Na ndagĩtarĩ ũyũ arathondeka kana gaka, ena ena aragathima kana arathikĩrĩria gĩthũri gĩako, kana kena thĩna o wothe. Na ndarora mamu wa kana gaka, nĩ arakarora na tha mũno tondũ nĩ karwaru, na o mũtumia wothe ũguo nĩguo aiguagĩra mwana wake. Koguo nĩ ndagĩtarĩ ũrathondeka kana, na mũtumia ũmwe wũikarĩte thĩ nĩwe mamu wa kana kau.

Wa mbere biũ hena kĩmenyithia kana harĩ na mandĩko mandĩkĩtwo harĩa thutha marĩa marathoma, The UN Refugee Agency, ĩno ikoragwo gĩkundi kĩmwe kĩnene kĩrĩa kĩhanaga ũteithio wa maũndũ megiĩ ũrigitani kana maũndũ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Hena mũtumia ũikarite thĩ, na ena kana kanini karĩa arongithia, ũngĩmũrora aroneka e mũtumia ũrenda ũteithio, tondũ ona harĩa aikarite aikarĩte thĩ tĩri-inĩ. Ũguo nĩ mũtumia aronania nĩ araheyo ũteithio kũma gwĩ gĩkundi kĩrĩa nĩ kĩa ũrigitani kĩa mabũrũri ma na nja. Kĩrĩa kĩheyaga atumia arĩa mena ciana nini, kana ciana iria ironga, imaheaga imaheaga maũrigitani, imaheaga ũteithio kuma na nja, nĩgetha ciana ikahota gũkũra itarĩ na mathina ma mwĩrĩ.

Haha nĩ thukuru kana nĩ kĩrathi. Harĩ na mũrutwo na harĩ na mwarimũ. Na ũngĩrora mbere ya mũrutwo ũyũ na mwarimũ harĩ na kĩndũ twĩtaga gĩkororo kana mĩtambo ya ũthii wa na mbere, nĩyo kompiuta. Na mwarĩmũ ũyũ arabundithia mwana ũrĩa kũhũthĩra gĩkororo kĩĩrĩa, na ũngiona mwarimũ, nĩĩronania mwarimũ ũrĩa ena wendi kana ena bata mũno wa gũthomithia kana karĩa. Nĩkĩo nginya okĩte harĩa ũguo hakuhĩ na mĩtambo ĩno ya kompiuta kuonia kana karĩa. Na thutha wa mwarimũ harĩ na, tũmĩtaga, nĩ ta motto ya thukuru kana ya kũndũ kũrĩa marĩ ĩrauga..., rĩtwa rĩu rĩtithirĩte biũ rĩothe, no ngĩtaũkwo na ũrĩa ringĩkorwo rĩkĩenda gũthomeka nĩ getha rĩrute rĩrute ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere harĩa ĩrauga ' ndoto zetu'. Kũoguo nĩ mwana ũronio maũndũ ma kũhũthĩra kompiuta kana mĩtambo ya ũthii wa na mbere nĩ mwarimũ, tondũ nĩyo ĩtuĩke nĩyo ĩrahũthĩrwo matũkũ marĩa tũrĩ.

Haha nĩ kirathi-inĩ, na kirathi-inĩ gĩkĩ ti mathomo marathiĩ na mbere, nĩ ũrigitani ũrathiĩ na mbere. Harĩ na mũrigitani ararigita kana, kana kanyitĩtwo nĩ mũtumia aikarĩire gĩtĩ. Na rĩrĩa ũkuona ũrigitani ũthiĩ na mbere kũndũ ta thukuru, kana gwa cibu, kana nja handũ kĩharo-inĩ handũ andũ macemanĩtie, maita marĩa mingĩ ũrigitani ũcio ũkoragwo nĩ wa mũingĩ, kana nĩ ũraheanwo kũri mũingĩ tũhũ, rĩrĩa kwĩna kambĩni ya mũrimũ ũrathiĩ na mbere.

Wa mbere mbica-inĩ ĩno hena mũndũ wĩ mbere ya andũ aingĩ ũkĩrora anyitĩte kang'ero, na nguo iria ekĩrĩte ironania nĩ mũndũ wa kana nĩ andũ arĩa twĩtaga harĩa thitĩnji-inĩ andũ a gũka kũinĩra andũ makamakenia na nyĩmbo ciao. Ũndũ ũyũ ũthiaga na mbere kũndũ kũingĩ mũno ta irabu-inĩ kũrĩa andũ mathiaga gũcemania, nĩgetha magekenia. Na no ũthiĩ na mbere handũ ta kĩwanja-inĩ kana kĩharo-inĩ andũ macemanĩtie makaiga tent. Na nĩ ũrarehe ũthii wa na mbere matũra-inĩ, tondũ nĩ ũratũma mbeũ njĩthĩ makahota kũmenya na gũkũria taranda ciao cia maũndũ ngũrani ta nyĩmbo, ngerekano, maũndũ ta macio. Na nĩ ũndũ wa ũrĩa gũtarĩ, kana nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra, ũgakora mbeũ njĩthĩ nĩ marahota kwĩyethera na makahota gũkũria nginya ũthii wa na mbere wa bũrũri ũyũ witũ.

Wa mbere, ĩno nĩ thibitarĩ, kwĩna arũaru kwĩna mandagitarĩ marathiĩ na mbere marathiĩ na mbere kũrigita arũaru kũũrĩa, na nĩ wondi thĩini kana nĩ kũrĩa andũ maheagwo toro wa gũkoma rĩrĩa mũndũ atuĩka nĩahotwo nĩ mũrimũ nĩ getha akahota kũrigitwo nĩ ndagitarĩ ee hakũhĩ nake. Na thibitarĩ ĩno ĩroneka nĩ ya thirikari kana nĩ ya andũ ti ya andũ kĩũmbe. Maita maingĩ thibitarĩ cia thirikari cigiritanagithio na gũkorwo ciĩ maũndũ kana itirĩ maũndũ manene makoragwo kũrĩa. O korwo nĩ morĩrĩ, monekaga no morĩrĩ mararĩ na riri, o korwo nĩ macuka magũkomera monekaga matarĩ na riiri. Ta rĩu nĩũkuona arĩa marakomera mĩrengeti na harĩa tũthiĩte kana harĩa tũkinyĩĩte mahinda-inĩ maya mĩrengeti nĩ mĩhĩtũke nĩ mahinda na no nginya magagĩkĩra ngĩnya nguo cia thibitarĩ. Aya ona matirĩ na nguo kana yunibomu cia thibitarĩ. No nĩ thibitarĩ ĩna arũaru na na arigitani marathiĩ makĩrigitaga arwaru.

Wa mbere ĩno nĩ thibitarĩ kana gũkũ nĩ thibitarĩ kũrĩa arwaru marigitagwo, harĩ na ũrĩrĩ wĩ hau na ũngĩrora hakuhĩ na ũrĩrĩ harĩ na bafu ya gwĩthamba na harĩ na bucket cigĩtwo cia gwĩkĩra gĩko. Ũrĩrĩ ũyũ maita marĩa maingĩ ũhũthĩkaga rĩrĩa mũtumia araheo mwana nĩguo ũkoragwo ũhetwo mũcoro ũyũ na nĩguo wigagwo maita marĩa maingĩ hakuhĩ na kĩoro kana babu nĩ ũndũ wa nginya mĩthambĩrie kana mĩtherere ya handũ harĩa hagaikara he hatheru. Na bucket kana kũndũ kũrĩa tũteaga gĩko nĩ kũigagwo hakuhĩ na nĩ ndĩrona o bucket o bucket nĩ ĩkĩrĩtwo karembeko ga kuonania wĩra wa gĩko kĩrĩa kĩagĩriirwo gũteo o handũ, o gĩko o gĩko kwĩ harĩa kĩagĩrĩirwo gũteo, gĩa thibitarĩ gĩtiteagwo gĩothe handũ hamwe nĩ ũndũ wa gũtũhe mĩrimũ.

Gũkũ nĩ kĩrathi, na kĩrathi gĩkĩ kĩrĩ na arutwo na mbere ya arutwo harĩ na gĩkũrũro kĩrĩa arutwo aya me mbere atatũ maronania marahũthĩra me hamwe na nĩkĩo marahũthĩra me mũndũ ũmwe. Ũguo magakorwo othe no nginya mahũthĩre marĩ atatũ, thutha harĩ ona angĩ nao marahũthĩra gĩkũrũro. Na matukũ marĩa tũthiĩte nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere o mũrutewo o mũrutwo no nginya akamenya ũhoro wa gĩkũrũro kana kũhũthĩra mĩtambo ya ũthii wa na mbere. Na ĩrarehe mathomo maũndũ maingĩ tondũ arutani na arutwo nĩ marahota gũthoma kana kũmenya na gũtaũkwo maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa marahũthĩra mĩtambo ya ũthii wa na mbere. Na nĩ íĩrateithĩrĩria thirikari kana nĩ ĩrateithĩrĩria bũrũri gũkũra handũ-inĩ ha ũthii wa na mbere wa mĩtambo.

Mbica-inĩ ĩno harĩ na matunda mĩthemba mĩingĩ, na ũndũ wa mbere ĩno no mbiathara ya mũndũ kana ũyũ nĩ wĩra wa mũndũ aigĩte wa kwendagia matunda. Matunda nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mĩrĩ-inĩ itũ tondũ nĩ gĩtũteithagia kuongerera thakame na gĩgateithia mĩri itũ kũrũa na mĩrimũ. Ũguo ũgakora rĩrĩa tũkũrĩa matunda ũrĩa ndagĩtarĩ athĩrĩire nĩ tũhotaga kũiga mĩrĩ itũ ĩna rĩrĩ, kana ĩmwega tũtigĩaga, tũtihotaga kũrwara maita marĩa maingĩ kana kũgĩa mĩrimũ mĩngĩ. Na rĩrĩa twarwara nĩ tũhotaga kũhũrana na mĩrimũ ĩyo mĩrĩ-inĩ itũ. Koguo kĩndũ kĩa bata haha nĩ matunda maya twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ wĩra wa mũndũ koguo nĩ mũndũ ũraruta wĩra wa kwendia matunda, koguo nĩ arahota nginya kũrora andũ ake kana akarora nyũmba yake rĩrĩa a kwendia matunda maya thoko. Ona mũrĩmi ũrĩa ararĩma matunda maya gũrĩrwo mangĩgakinya thoko, nĩ arahota kũgĩa mbeca ciake nĩ getha akahota gũgĩikara maica marĩa magĩrĩire, na oana bũrũri ũgakũra nĩ ũndũ wa kũgĩa thoko ya matunda.

Wa mbere kĩndĩ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko, na rĩrĩa kwaura handũ haha ndĩrona gĩko gĩtetwo handũ hamwe. Gũtirĩ ũteri wa maaĩ ma gĩko, gũtirĩ kũndũ gwa gũtera maaĩ ma gĩko ,koguo rĩrĩa gũkura nĩ kũgĩaga mũihũro. Na andũ arĩa maikaraga haha makagĩa mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko na rĩrĩa gũkura, koguo andũ a gũkũ maita marĩa maingĩ nĩ makoragwo magĩthĩnio nĩ mĩrimũ ta ĩyo ĩrehagwo nĩ gĩko. Na warora ta nyũmba ciao cironania andũ aya maraikara maica ma thĩ biũ magacokanĩrira koguo kũronania namba ya arĩa maraikara haha nĩ aingĩ na nĩkĩo macokanĩrĩire handũ hamwe. Na nĩ andũ matarehota nginya maica-inĩ kũringana na nyũmba iria ciĩ haha ti nyũmba cia kwĩrorerwo. Ona ciana iria ci haha cirarora mbica ĩno nĩ ũrona nĩ twana tũnini tũtrarĩ na mũndũ wa gũtũrora. Tondũ maita marĩa maingĩ matihotaga kũrora ciana ciao makoragwo makĩgeria gũthiĩ gwetha ũboco wa o mũthenya o mũthenya nĩ getha mone kĩndũ gĩa kũrĩa.

Wa mbere, nĩ ũkoragwo ũthondekeire a Kenya arĩa maikaraga, gukũ Kenya na nja wa, mabũrũri marĩa twĩna thiriti namo wĩra. Wa kerĩ makoragwo magĩtũrehera ũrũmwe, ũrĩa ũtũmaga, thirikari itũ na mabũrũri macio mahoite kũritithania mawĩra, ma wonjoria, na wa kũrehe ũndũire mwerũ, na makũrehe maũndũ, ũthii wa na mbere. Ta rĩrĩa tũkũheo mohoro megiĩ ũthii wa na mbere kana tekinoronjĩ tũkoragwo tũrutĩte kuma, mabũrũri maya. Rĩmwe maitra marĩa maingĩ tũremereirwo nĩ matũheaga ũteithio wa, ũbeca kana mbia, tũkahota kũruta mawĩra maitũ rĩrĩa gũtarĩ ndawa gũkũ na gũkũ gwitũ Kenya. Na mabũrũri macio nĩ mahotaga gũtũhe ũteithio no ĩkoragwo nĩ ngirimiti ya thirikari na mabũrũri macio. Koguo, mabũruri macio makoragwo na ũteithio mũnene mũno kũrĩ thirikari na kũrĩ aKenya arĩa me nja na arĩa me thĩinĩ wa bũrũri.

Harĩ na arigitani atatũ, na nĩ manyitĩrĩire o mũndũ o mũndũ kuonania macini ĩrahũthĩrwo thibitarĩ-inĩ ĩrĩa, ĩrĩa yandĩkĩtwo incubator three, yandĩkĩtwo ũguo harĩa nĩ harĩa twana tũrĩa twaciarwo tũtakinyĩtie thikũ kana twĩna mathĩna ma kũhuhia tũigagwo. Nĩ tũhotaga gũkũrĩra wega harĩa na tũkahota kũgĩa na rĩera rĩa kũigana rĩrĩa ciaigwo harĩa. Na ĩronania arigitani aya me haha atumia erũ mekĩrĩte nguo njerũ o erĩ, na mũndũrũme ũmwe ũrĩa wĩkĩrĩte kabuti onake kerũ. Nĩ makenete, mena gĩkeno ũkĩmarora nĩ kana karĩa karĩ harĩa thĩiniĩ wa macini ĩrĩa ya incibator, na nĩ ĩteithagia mũno mathibitarĩ-inĩ maingĩ rĩrĩa twana twaciarwo nĩ tũrigagĩrĩria gũkua tũkahonokia muoyo watuo rĩrĩa twaikio macini-nĩ ĩrĩa, na maita marĩa maingĩ mũndũ o wothe ũrĩa wagĩa kana gatakinyĩtie, nĩ akoragwo akĩarĩrio nĩ arigitani etĩkĩre mwana aikio macininĩ ĩrĩa nĩgetha ahote kũhũrana na mũtũrĩre wake.

Wa mbere harĩ na andũ a mũtharaba mũtune na harĩ na gĩkundi kĩngĩ kĩrĩ thutha kĩmaumĩte thutha. Ũngĩrora andũ aya a mũtharaba mũtune aya atatũ, harĩ kĩndũ makuanĩire na ũthuthuria maita marĩa maingĩ ũngĩona mbica ĩno, ũkoragwo nĩ mwĩrĩ wa mũndũ ũragĩtwo ũgoka kũrutwo kana ũgoka kuoywo nĩ andũ a mũtharaba mũtune makaũtwara kũrĩa thibitarĩ-inĩ ya kũigĩra mĩrĩ ya andũ arĩa makuĩte. Andũ arĩa marĩ thutha wa andũ aya a mũtharaba mũtune maronania onao marageria kwaria kaũndũ kana harĩ ũrĩa marenda kuga, makĩonania nĩ andũ marageria gũkĩũria ũhoro wa kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũkuĩtwo kana ũrĩa ũkĩrĩkitie kũhurũka agate muoyo wake na akagĩrwo nĩ andũ a mũtharaba mũtune. Tondũ andũ a mũtharaba mũtune hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũndũ ta maya ma andũ kũragwo andũ gũtwarithio nĩ rũĩ nĩo mokaga gũteithĩrĩria mũingĩ, kũruta andũ arĩa kana kũmatwara nyũmba-inĩ cia kũiga andũ rĩrĩa mahurũka.

Haha harĩ na ũrigitani ũrathiĩ na mbere, wa kana kena mami wao kana kanitĩtwo nĩ mũtumia, na harĩ na mũrigitani kana nĩwe ndagĩtarĩ ũrarora kana karĩa kana ũrageria gũgathima gĩthũri. Guoko kũrĩa kũngĩ harĩ kanyamũ karĩa karoraga ũrũgarĩ wa mwĩrĩ kana karĩa gekĩrĩtwo. Koguo ũyũ nĩ mwana ũrarigitwo ũrarorwo gĩthũri na akarorwo rugarĩ wake wa mwĩrĩ. No kana kau ũgĩkarora kena riri koguo karonania nĩ kana kamenyereirwo kana nyina akoretwo agĩkarora na njĩra ya mwanya. Tondũ maita marĩa maingĩ ciana ikoragwo igĩkũra nĩ irekagĩrĩragio kana nĩ ũkoraga ciana nyingĩ irĩ na mĩrimũ ya kwaga kũrĩa wega, kana igakorwo itiraongerera kiro na itirĩ na riri, nĩ ciana ũrona itiraria irio iria ciagĩrĩire mĩrĩ-inĩ yao, koguo ona kũrũara maita marĩa maingĩ ciana ici nĩ irũaraga. No mbica-inĩ ĩno, mwana ũyũ ndarĩ na ũru mũingĩ ũguo wakũonania atĩ nĩ aragia mũrigitani tondũ ona agĩthikĩrĩria gĩthũri kana agĩthimwo ahoreire arorete mũrigitani ũrĩa.

Wa mbere, ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboga kana kabici. Na Ũyũ nĩ mũrĩmi ũmwe ũnyitĩte mboga ĩmwe ĩronania nĩ kũgetha agetha kumania na mũgũnda wake, koguo mboga nĩ kũhandwo ĩhandagwo gĩcigo-inĩ gĩa gũkũ gwitũ na nĩĩkaga wega mũno rĩrĩa kwĩna heho, ũkoraga mboga mahinda marĩa kwĩna heho ĩkoragwo ĩgĩka wega mĩgũnda-inĩ itũ. Rĩrĩa gwatua kũgea riũa nĩrĩo ĩkoragwo gũka kũgethwo na ihandagwo atĩa? Ĩhandagwo na maĩ rĩrĩa gũtarĩ mbura na rĩrĩa kwĩna mbura ũkoraga mboga ĩyo ndĩkĩragwo maĩ maita marĩa maingĩ nĩ mũrĩmi. Na ũguo nĩguo tũkũragia mboga mĩgũnda -inĩ itũ ĩrĩa ĩtuĩkaga ya ũteithio tondũ, nĩtwonaga kĩndũ gĩa kũrĩa na ĩkagitĩra mĩrĩ itũ kumana na maũndũ ngũrani ngũrani tondũ, mboga tũmĩtaga vitamin nĩyongagĩrĩra mĩrĩ itũ thakame, ĩ gatũteithia rĩrĩa irio cira thĩĩka mĩrĩ-inĩ itũ. Koguo mboga nĩ kĩndũ gĩa bata gĩcigo-inĩ gĩkĩ rĩrĩa ikũrĩmwo kũndũ gũkũ gĩcigo-inĩ gĩa gũkũ gwitũ.

Haha nĩ kambuni-inĩ imwe nene ĩtũteithagia ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩtambo ya mĩario, na harĩ na mũndũ ũmwe ũikarĩte thĩ na aronania ena wathe, ndarĩ na magũrũ, na nĩ mũndũ ũthiaga ũkĩhothagia na arahothia tondũ ena wathe, koguo gakombe karĩa karĩ harĩa gatune nĩko karonania nĩ mũndũ ũthiaga akĩhothagia nĩũndũ wa wathe wake, andũ arĩa makoragwo na wathe maita maingĩ ũkoraga matikoragwo na mũndũ wa kũmarora ũguo mathiaga makĩhothagia, harĩ na mũirĩtu ũturĩtie maru na ekĩrĩte nguo ironania nĩ cia kambuni ĩmwe nene ĩtagwo Safaricom, na arageria kũmũhe motungata ma kambuni ĩrĩa ya Safaricom ĩrĩa ĩtũteithagia na maũndũ ma mĩarĩrie kana maũndũ ma kũheana mohoro, na mĩtambo ya thimũ, koguo nĩho aramwenderia kana aramũhe simcard kana kanyamũ karĩa tũhũthagĩra gwĩkĩra thimũ-inĩ, nĩgetha ũkahota kũgĩa na mĩario kana ũkahota kũhũthĩra thimũ ũkaria kuuma mũndũ ũmwe na kũhũrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ona e kũraihu

Motungata ma ciana igĩtwarwo kiriniki kana igĩtwarwo gũthiĩ kũrorwo ũhoro-inĩ wĩgie mĩkũrĩre, mwana rĩrĩa arakũra nonginya agatwarwo hakũhĩ na thibitarĩ ĩrĩa ĩhakũhĩ agaikara akĩroragwo nĩgetha akamenyeka atĩ nĩ arakũra wega na nĩararorwo mwĩrĩ wake. Ũguo haha harorania mũtumia ũmwe ũkenete mũno warehe kana thibitarĩ nĩ getha karorwo kana karigitwo, tondũ o matũkũ marĩa kana harĩa tũrĩ mwana agĩkũra akoragwo na o mweri o mweri agĩrĩirwo gũthiĩ kũrorwo kana kũrigitwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha hangĩkorwo harĩ na ũndũ ũtarathiĩ wega ndagĩtarĩ nĩekũhota kũrigita na nĩakũhota gũteithia mwana ũyũ akũre na njĩra njega. Na ĩronania mwana ũyũ o nake ũrĩa ũrehetwo mbica-inĩ, nĩ mwana wĩna riri na nĩkĩo nginya nyina wao arĩ na gĩkeno tondũ rĩrĩa ũkũrehe mwana waku thibitarĩ etekũigua wega wona mũndũ ũcio nĩ mũhinyĩrĩku nginya riri wake kana gĩthithi gĩtikoragwo gĩkenu no mbica-inĩ ĩno mũtumia ũyũ kana mami wa mwana ũyũ aronani nĩ mũtumia wĩna riri na wĩna gĩkeno akĩrehe mwana wake kũrigitwo thibitarĩ-inĩ kana kũrorwo thibitarĩ-inĩ gũkũ.

Nĩ ũcenjetie mũnoi gĩcigo-inĩ gĩakwa guoka nĩ ũndũ nĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi wa mboga, na ũrĩmi wa green house. Tondũ haha mbere ndĩrona harĩ na nyũmba iria mũndũ ekĩraga maratathi kana akunĩkagĩra igũrũ na akarĩma indo kũrĩa thĩinĩ na indo iria nĩ ihotaga gũkũra na ihenya, na ũkarĩma indo nyingĩ ũkĩhũthĩra nyũmba ĩno. Ũguo ũrĩa ingiuga nĩ atĩ nĩ ũteithĩtie arĩmi na andũ arĩa maikaraga gĩcigo-inĩ gĩa gũkũ gwitũ kũgĩa na irio cia kũigana cia kũrĩa na cia kwendia. Na magathondeka ona mawĩra kũrĩa andũ arĩa makoragwo makĩrĩma gũkũ nyũmba-inĩ ici cia irio, na maita marĩa maingĩ na indo iria ihandagwo nĩ mboga na nĩ tũĩ mboga nĩ kĩndũ kĩa bata. Na harĩ na andũ erĩ me haha mbere maronania ũrĩmi wao wa mboga na mboga ici maita marĩa maingĩ irĩmagwo na maaĩ. Koguo ona nĩkĩo hena itangi rĩharĩa rĩirũ rĩrĩa rĩhũthagĩra kana rĩhũragĩra maaĩ nyũmba-inĩ ĩno ya gũkũria indo ici cia gũkũ green house, kana ũrĩa tũmĩtaga nyũmba ya maratathi ya gũkũria mboga kana ya gũkũria irio. ĩhũthagĩra maaĩ manini mũno koguo ona maaĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria kwaga kwananga maaĩ.

Wa mbere gũkũ nĩ mũgũnda na nĩ mũgũnda ũronania wĩna andũ amwe maroneka macerete tondũ ona nguo iria mekĩrĩte ti cia mũgũnda, na harĩ na mũrĩmi mũrĩmi nĩ ũyũ wĩkĩrĩte kobokobo cia njirũ, na arĩ na nguo iria twĩtaga cia gũthiĩ mũgũnda kana overall ya rangi wa ngirini. Arabu harĩ na andũ macerete arĩa macerete marĩ na nguo ona ti nguo cingĩrwo nĩ cia gũthiĩ mũgũnda na o mũndũ o mũndũ nĩ anyitĩte hoho, biribiri ciĩ harĩa ihandĩtwo na maronekana marĩ na gĩkeno kĩnene. Na kuonania mũgũnda ũco nĩ ũkĩrutĩte magetha maingĩ ũguo nĩkĩo andũ aya me haha marĩ na gĩkeno, ona mũrĩmi ũrĩa wĩ hau ũcio wĩkĩrĩte kobokobo njirũ nĩ aronania nĩ akenete nĩ magetha. Tondũ rĩrĩa mũgũnda ũkũrĩma na ũkaumia magetha maingĩ, nĩ ũhotaga kũheana irio na ũkahota kũgĩa mbeca rĩrĩa wa twara irio iria kũrĩa thoko kwenderia andũ, nĩ ũhotaga gũthondeka mbeca na kũhota kũhe andũ irio. Koguo gũtikoragwo na thĩna wa irio rĩrĩa arĩmi makũrĩma. arabu makaruta magetha maingĩ mĩgũnda-inĩ na makahota kũrehe thoko kwenderia andũ irio cia kũrĩa, koguo haha mbica-inĩ ĩno andũ aya megũcerete mena gĩkeno mũno.

Nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩa guitũ na maita marĩa maingĩ tũkĩhũthagĩra kũrora ũrĩa ngoro ĩrahũũra kana ona ũrĩa thakame yaku ĩrahũra mwĩrĩ-inĩí, na ũkoragwo nĩ mũrimũ, na maita marĩa maingĩ, mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthiaga kũrigitwo kana kũroragwo thakame na ngoro yake ĩrahũũra atĩa, koguo kĩndũ gĩkĩ kĩonekaga kũrĩa ũgũo thibitarĩ-inĩ maita marĩa maingĩ, harĩ bata mũndũ agaikaraga agĩthiaga thibitarĩ-inĩ kũrorwo na ũkoragwo no nginya kana no mũhaka, hĩndĩ cioothe ũtathĩĩte kuona ndagĩtarĩ ũkarorwo ngoro yaku ĩrahũra atĩa, na thakame ũrĩa ĩraceera mwĩrĩ. Tondũ rĩrĩa ngoro ĩkũhũũra na ihenya ona thakame ĩkoragwo ĩgĩthiĩ na ihenya mwĩrĩ-inĩ waku na ũkoragwo nĩ mũrimũ, ũkoragwo ũgĩkũiga maĩca maku me hatĩka-inĩ. Koguo ingiuga nĩ kĩndũ kĩhũthĩkaga na gĩteithagia mĩĩrĩ iitũ na marĩgĩtarĩ, rĩrĩa maratũrigita kũrĩa ũguo thibitarĩ-inĩ na maita maingĩ tugaga mũndũ nĩ akaroragwo mwĩrĩ wake.

Wa mbere matukũ marĩa tũrĩ nĩ getha wĩrute gũkũria thũkũma kana nyeni, harĩ maũndũ ngũrani ngũrani ũngĩenda kwĩbundithia, no wĩbundithie kũgerera nenda-inĩ kana kũria ũguo twĩtaga intaneti ũgathiĩ ũgetha ũhoro wa gũkũria thukũma nĩ getha ũmenye njĩra iria ũkũhũthĩra na kĩndũ kĩa bata nĩkĩĩ wagĩrĩire gũkorwo nakĩo na nĩ kĩĩ ũtagĩrĩirwo gũkorwo nakĩo. Nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo gwĩka na nĩ kĩĩ ũtagĩrĩire gwĩka na ũrutaga kũ nginya mbegũ ya gũthiĩ gũkũria thũkũma iria mũgũnda waku wĩna mũgũnda wigana atĩa na wagĩrĩire gũkorwo na mbegũ cigana atĩa. Akorwo nĩ bataraica ũkamenya bataraica ĩrĩa ũgwĩkĩra na harĩa ũgwĩkĩrĩra thũkũmairia rirĩa cirakũra. Maaĩ wagĩrĩirwo kũmenya hĩndĩ ĩrĩa ũgũitĩriria maaĩ nĩ kĩroko na hwai-inĩ kana wagĩrĩirwo gũitĩrĩria rita rĩmwe mũthenya nĩ getha ikũre na ihenya. Na wagĩrĩirwo nginya gũkorwo ũkimenya thũkuma ĩkũraga na ihinda rĩigana atĩa maũndũ ngũrani ngũrani. Koguo gũkũria thũkũma nĩ getha ikinye harĩa mokono-inĩ kana handũ ha gũthiĩ gũtiua wagĩrĩire gũkorwo ũthjiĩte nenda-inĩ ũgakorwo ũgĩetha maũndũ macio ma kũmenya ũrĩa nyeni icio ikũragio.

Wa mbere, ndĩrona harĩ na mũtũmia wĩna ciana igĩrĩ cia tũhĩĩ, na kũrĩa maumĩte ũkĩrora wega kũronania nĩ thibitarĩ, kana mauma kũheo motungata ma ũrigitani kuma harĩ ha thibitarĩ. Thibitarĩ ĩrĩa ĩronania nĩ thibitarĩ ĩmenyererirwo ĩhakĩtwo rangi mũthaka kana rangi mwerũ, na harĩ ngĩnya na itangi rĩa maĩĩ rĩakĩirwo na rĩgakĩrwo wega na rĩkagitwo nginya na mabati nĩgetha rĩgirĩrĩrie kũhĩa nĩ riũa, tondũ nĩ rĩa rangi mũirũ, na kwĩragwo itangi rĩa rangi mũirũ rĩrĩa rĩkũhĩa nĩ riũa kana kĩndũ kĩa rangi mũirũ kĩahĩa nĩ riũa nĩ gĩthũkaga na ihenya. Koguo haronania ona mũtumia ũyũ na ciana ciake makiuma thibitarĩ-inĩ kana makiuma gũkũ ũguo gũthondekwo, nĩ andũ maronania matirĩ na nganja kana nĩ andũ maronania nĩ akenu kũringana na kũrĩa maumĩte na ona ũkĩrora thibitarĩ ĩyo nĩ thibitarĩ ya kwĩganĩrwo ũgĩthiĩ. Tondũ wa ũguo ĩbacĩrĩirwo na ĩmenyererirwo ũhoro wĩgiĩ kũiga ĩ theru na kũiga itangi rĩa maĩĩ rĩthondekeirwo wega na makahaka rangi wega, koguo haronania nĩ ũthii wa na mbere harĩ thibitarĩ na harĩ andũ arĩa maragĩa motungata ma thibitarĩ ĩyo.

Mbica ĩno ĩna aanake ana na nĩ atheru na erĩ makuĩte mbagi na maronania nĩ handũ maumĩte kana nĩ handũ mathiĩte na mũico ũrĩa wa mwanake ũrĩa wĩkĩrĩte nguo njirũ ciothe, harĩ na rũthingo rũnene rwa ihiga na rũthingo ta rũu maita marĩa maingĩ rũkĩonania rũkoragwo rwa thukuru, kwoguo kuonania atĩ aya nĩ arutwo a thukuru ya igũrũ mathiĩte thukuru kana maumĩte thukuru me hamwe ũrĩa makoragwo marika mamwe me thukuru ĩmwe kana me thukuru ya igũrũ makĩinũka kana magĩthiĩ kĩrathi.

Ĩno nĩ thibitarĩ. Harĩ na mũtũmia na kana kanini ka rũkenge, na harĩ na mũrigitani. Na mbere yao harĩ na kadi. Kũrĩ na ndaawa cirĩ harĩa meetha ĩgũrũ, kuonania nĩ mwana warehwo kũrorũo kana kiriniki ĩrĩa tũmĩtaga ya o mweri o mweri ya mwana gũka kũrorwo nĩ ndagĩtaarĩ. Rĩu ĩronania mũtũmia ũyũ nĩyo arehe kana gaka na nĩ kana o kanini. Karoneka kana kangĩthecwo, karenda gũthecwo cindano harĩa gĩcoka ĩgũrũ. Ĩrĩa egiragĩrĩria mĩrĩmu ngũrani ngũrani. Na ĩratuonia nĩ harĩ bata wa mwana gũtwaragwo thibitarĩ akarigitwo kana akaroragwo nĩ ndagitaarĩ o mweri o mweri ũrĩa ndagĩtaarĩ athirĩire nĩ getha tũkarigĩrĩria mĩrimũ kũrĩ ciana ici rĩrĩa cii nini.

Ndĩciragia ũrĩa mathibitarĩ ma mũingĩ makoragwo magĩthondeka arũaru. Na maita marĩa maingĩ thibitarĩ cia muingĩ andũ makoragwo makiuga itikoragwo na ndawa, itirĩ motungata mega. No tũkĩrora mbicainĩ ĩno tũrona thibitarĩ ĩno ĩna atumia. Na ũyũ wĩ haha mbere biu nĩ mũtumia wĩna kana kanini ka rũkenge, kuonania ĩno nĩ rumu ĩrĩa atumia arĩa marĩkia kũheo ciana maigagwo. Na nĩ maramenyererwo tondũ o mũndũ o mũndũ kana o gĩtanda gĩtanda kĩna nginya neti ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mwana ndakarũmwo nĩ rũagĩ. Tondũ rũagĩ nĩ rũtũrehagĩra mũrimũ wa marĩria, ũrĩa ũngiũraga ciana nini o naihenya. Kũoguo kũronania thibitari ĩno nĩmamenyereire atumia arĩa magĩa twana tũnini twa rũkenge, nĩ mararorwo nĩgũo kũronania.

Wa mbere kũronania ciana ĩrĩ na mawathe. Ciana iria ciaragwo na mawathe nginya gũkũra, mĩĩrĩ yao ndĩkũraga. Magacererwo gũthiĩ nginya na magũrũ mahinda mao makinya ma gũthiĩ magakorwo matirathiĩ. Rĩu haha mbica-inĩ ĩno hena gĩkundi kĩmwe gĩoka kiamateithia na ngaari iria ciana ici ingĩhũthĩra nĩ getha makahota gũthiĩ, kana gũceracera nacio. Na, na aciari ao, no ndũngiuga nĩ aciari ao no ũguo marũgamĩĩte nio mamaroraga na arigitani acio moka kũmona naa kũmateithia na tũkaari twa kũmahotithia gũthiĩ kũndũ na kũndũ kana guceracera. Tondũ ũyũ nĩ mwana wagĩrĩire gũkorwo akĩheo, akĩheo ũrigitani kana akĩroragwo o ihinda kwa ihinda hatarĩ gũtigithĩria. Rĩu ĩronania nĩmagĩa ũteithio na kumania na hau mwana ũyũ no ahote gũthiaga kana gũceraga e ngari-inĩ ĩrĩa.

Harĩ na mũrĩmi ũrĩ thĩiniĩ wa nyũmba cia maratathi iria tũhũthagĩra gũkuria mboga, na anyitĩĩte mboga ĩmwe tũhũthagĩra kũrĩa irio kana twĩkĩraga irio-inĩ tũmĩtaga ngojeti, na ĩronania ĩkũraga kana ĩhandĩĩtwo nyũmbainĩ ya maratathi ĩrĩa ĩhumbĩragwo mboga igakũrio kũrĩa thĩĩniĩ. Na tũmirugaga kana tũmihũthagĩra irio-inĩ ĩ mboga, na gwĩkĩra nginya irio mũcamo.